Tuguuk chetot kinam ko cheu keboisien siret eleimuche kotuiyechi biik chechang kwalda tugukwak alak komuche kwalda ngwek, kwalda ake bandek anan ng'endek, komuch kwalda ake tuguk cheu tugaa anan ko nego cheimuche kora kotoret biik sikopit koityin kipakenge akopit kotuiyo biik yemokoyoe mung'aranito ne bo aldaetab tuguk akopit konyorchikee kelchin ne bo rapinik che imuche kotoreten korikwak kou kyalen tugukab kot chekomomii koo asikeib kobaa siret asikobit kewal koik rapinik niton kora koyoe kobwa en komoswek chechang kou koyob komoswek cheterterchin biik sikobit kotuiyo en aldaetab tuguk chekimoche en siret agetugul sikopit kotoret biik kotuiyo en komoswek chemiten gaa anan ko en oltatugul eleimuche keyai mung'araniton akopit konyorchikee kelchin kou kenyor rapinik akopit kolipan rapinikab serikali en tuguk chechang.